Konam gei ak chapet ab amitwagik konyalu itinye tuguk cheyache ichop en yoton akiyakikishan kokeyum tuguk tugul sikor kenam ichop amitwagik choten komarar kit age kokakinam koron Kou tuguk chekichooe Kou ngwek koyache itinye nyanyek akitunguik yache itinye tuguk cheu hoho mwaita ,nekibelen akntuguk cheu chumbik cheyamatin kit age koraa ko ngele kemache ichop bendo koyanichope bendo Iger inei Kole miten koraa benyiton koron akoyache itonaton akoyache ak tuguk tugul chekikaranganen ak simeinam ichop kora tuguk alak sitonon kogeny ichengate tuguk chekametinye

Boisionikab kapchi en olin bo resop kit netai ko tiengee kole tyan biik chemii kooton ako tiengei kora kole kasarta oinon nekemiten en yotet. Atkomii biik cheyomotin kepchee boisionik kou keny murenik ih kobendii koba koribe tuga ko kwonyik kochobe tuguk ab ko kou tuguk che kiune tuguk en yon ih kiyoe usafi en kot ih ak kobongoni kot kokaranit kot kondo kiy aketugul olenyolunot ko atko ka kasarta nebo ngele semberisiet yon kisemberi much ko marakwek anan ko bandek koyoche kwo chitugul mbar ngunon momii chi nekituchi. Ko ka kasarta kora chebo igorwek cheterter ko kwonyik ih ko icheket chekikochin kochob amitwogik

Kitandet kiito en amuneishek cheter ak cheter, netai ko kitandet koyoche iite en sait nekeng'eten sikobit ko kararanit koot mauu yeng'et ak ibakach kitandet komeite, kobure koot kosomisitu, noton ko kerib kora tililindab koot, nebo oeng ko kitandok alak ko kikeyai en kitoboten yoon momii ng'echerok koyoche iteboten, koyoche iite kitandanikan sailor yetobote ko kebur komie, kiit akee kora kitandet koyoche kiito amasang'unyak, kitandet nekokiito kouii kounyeng'e tiong'ik lakini kitandet non mokiito ndochute murianian ak kounyeng'e anan ko tiong'ik alak okot ak kounyeng'e kouii neaa isich ko kor inguni ko ndokemoe iruu kotos iruen tionyotet menoe ndamun meite kobur kosangunyak.

Kab chi komi konyil chechang. Mi kab chi nemite sikik akot laak, asikomi kab chi ne chamanik oeng kityo chemi , asikomi kab chi netinye bik chechang kabisa akot bamorisiek ak batiemishek. Ko ingobit bolet en oldo agetugul kinetai kabisa koyoche kekaskei. Ingolelchi chi chioge ko kinetai ko isom nyoetabkat ak tukuk alak Cheetos ibu bolet kasisiek chon tugul chon bo ko koyoche kebcheikomie moyoche koyai age kasit neo kosir age. Kasisiek chon tugul koyoche kebchei komie. Ingo ko kab chi nebo chamanik oeng chekosirke koyoche kegaskei amun koyai ingo kit nemo baibait ingo imuche kong'also ingo kinetai koron enyoo koisam nyoetabkat amoteketyi kit nekeyai koyait anan imwa amune koimin nee siyai Kioto. ko yakikuyoge kounon kobitu kosienet nematiny

Kinetokiwa koron en kab chi, ang'olalen kab chi nebo chamanik aeng, ko tokisto chubisosiek kabisa chubisosiek koyoche koibu konerekso bik ak itio koyoi kit nimounoto kit age ko nerekuti, nerekuti koyoe chito kor ingowolun kit neketeben kowolu en nyikisindo anan ko imuch kowegun ko yang'uanit en inye ko magoi oityi ge. kit age komot kesisiege, Yoon mi ki age tugul nemowo lain ko kaikai kemua kosir Yoon king'aloli king'alole chito agenge kosise ingo Ako nereche. Kit age nemoche keisto ko che king'alole aking'uereri chito ak site anan ko eut anan keng'alale ak kebirobiri chito ko kion komo kararan

Boishonikab ko en murenik kobokomonut mising, ng'omuren neoo, ng'omuren nemii kwenet en kenyishek anan ko muren nekokoet ko imuch koit kobesho ak chito nekomenye twaan, konon imuch kwoo kwendi kasit kwokomengyike kityo koyoche kong'e boishonik tukul chebo koo, ineii koyoche konai murenik komostab tililindo, koun tukuk, kochopchike amitwokik chetililen ak komwetke kila ak kobakach chekimwete borto nusu, konai kora murenik boishonikab koot kobo komonut, imuch koit kasarta chito ne chep koyoi boishonikab koot, koit komomii imuch komian kong'etu murenik koyoe boishonikab koot, ko yoon ing'en chito boishonik tukul chebo koot, tesetai kasit kouu kila mokinoe okot kelee chito nekotam kotoretike ak chichi komomii.

kobanganaak koot kotiyengee tililindo ab chito, koot koroon komiten koot nebo rumiit aenge mii koot nemii toilet koo, mii koot nebo rumishek chechang kotiyengee tililindoab chi, sigobanganak koon iih, kiit netai ko beek miten beek yemenye kotor kotoretin beek chotet iuneen tuguuk simakwerr gee tuguuk chegeomishen, koraa imweten ingoroiik anan imwetengee en yoton koraa koyoche kotoretin tuguuk cheuu sobunishek imweteen ingoroik anan iuneen tuguk yeityoo inde kii agetuguul yenyolchin, koot ko tuguk chekyomisheen iih ibeshe maat ingobureen elegiruen tuguuk chekyomisheen koot ko kosyeek iuus anan imweet mat ko kwergee imweet ak inde yenyolchin inde terr ak ingoroik chetililen, ngoroik tuguukl komatiulchi kityo bagiit bangaan ngorieet ko agenge agenge ak inde bagiit, ko yebangan iih koibe nafasit negiteen, ngo meseet anan ko ngecherook ibuuch yon kokyomiss ibuuch kotililiit.

Ureriosiek komii konyil chechang mii ureriet ab mpiret ab keldo mi ureriet ab mpiret ab eut ih asikomii ureriet ab netit. Ureriet ab mpiret ab keldo komoe biik taman ak agenge ak ketesyi agenge nekute sirimbit en kwenet bichoton taman ak agenge en timit ake tugul ko tiptem ak oeng. En timit aenge kikoin chitugul nambarit nechesoni. Ureriet ab mpiret ab eut ih ko timit ake tugul kotinye biik tisap ak referee nemii taban

Initinye ng'okto komii kasorwek cheimuti obendote komii kasorwek chebokochi anan irat koru. Yoon imutii obendote ko imuche Yoon iperibe tua kotokor kotoretin Yoon iribe tua kotoretin korong'un tua anan ko ribe komosto age. Kora Yoon imutatii ng'okto ko Yoon iwendii logeet, iwendii logeet kou ibeonoti cheptirkichik anan ko iplkok koyoche imutote ng'okto bcause iplekwet kotinye ng'uaek chemii barak memuchi ioon taainyoru lagini ng'okto ko onaote tai komomu

Tililindab chiket koyoche Yoon koichab amituakik aitia iamishe iker Ile keun tuguk chegeamisien. Kit age ko Yoon ikuanye, Yoon ikuanye komatiserte busiek koam yekuonyen yoe mesonon komurit kora Kila ak Kila en subui koyoche iun kot, iuun kot nekichoben amituokik aitya bek chemuren che koiunisien ipetumte en yeloo. Amituakik alak tugul che kong'et iomisie koyoche itumte maat kobur itai into ko lol kaliang'ik.

En tienikab ohangla cheu Ako jakadala prince inda, onyi papa. Ko icheket kochome bik tienuokikwak Ako boiboenjin bik tienuokikwak chebo ohangla. Tienindet inei neachome missing nebo ohangla ko nekile prince indah. Tienokikchik kabisa inikas yoonkaichogan anan ikas Yoon kebur kition en ko akitesie sautit neoo, mi tiendo nenyin nekararan kot missing nekikuren osiepe. En tienuokik chechang chebo prince inda ko tienuokik chechome bik chechang akot anee achome tiendo ton nebo osiepe kukomong koron ko kimi barak missing kitinye kosubik chechang

Kartasitab meet kenyoru en aenge en ofisisiekab kaonti agot nebo arusi. Ofisinotet komi mornet nekikuren en lugaitab chumbek civil registration. Tuguk chekimakyinge sigenyor kartasitab meet, koron kemoe kele kimee en tarigit ainon, ago kibar chichon miondo nekeguren nee, ago kime chichi en eriait ne kikuren nee. Kotoma koron iibu kwo ofisitab kaonti, koyoche iipchi kiruokindet kosainen. Agitya inyekoite en ofisitab kaonti. Kicherun kartasitab meet. Age ko nebo arusi. Sikekonin nebo arusi koyoche kosainenun pastayandengung neba kanisengung ak inde kipandok tuwan, nebo chamanik aeng akitya inyekoite en ofisitab kaonti, inyoru any kartasitab arusi.

Sikowalak loisiet ab biik en taonisiek chebo kasari ko yoche kechob barabarosiek komie ako ngo ngeet karit konamen yekong'eten komatkotonon tai koit yekowendii koyumat biik en barabara ak karisiek tugul cheloe biik en barabara koba en chepchepindo nemakat, matkoba en chepchepinwek chemii barak missing noton kotor koyoe kobit nyosutiet en or ana kiumisan biik alak chemii taban chekoboisien ak ichek barabaranoton. Beit akinee koyoche kokorkeit en karisiek tugul, matkonge'et beit ake kwo barak soiti kosir yemii biik chemoityin anan kwo ng'weny soiti kosir ko ngwo ng'weny beit koyoe oret kachang'a biik missing ko kor karinon ih komuti biik chekosir nambait nekimoe konyumnyum missing kobit nyosutiet komait yekowendii karit. En loiset ab biik kora koyoche kinet biik kocham biik loiset neu karit ab maat ak kechopchi ortinwek kong'eten taonit age akoi taonit age kong'eten taonisiek cheechen si mat koek barabaret ineken neboisien biik chebune karisiek.

Tuguk che yoche ketesenda kou yon kakisich lakwet ne kiten. Ko kienkeny ko kiibu chepyosok chebo kokwet anan ko kokwatinwek koipchin kwenik ak koipchi lakwet kora ingoroik. Kotuguchoton tugul koyoe kotestai kobur pik komie en yamndaet agenge. Kit age kora ko ki kouyon kipute bandek en keny ko kingete kokwet, bwone kokwet ak konyokotaret chito agenge ak karun koba kotaret chito ngo. Konoton kotareti mising kokwet kobur en yamndaet agenge amatkesaske. Kikora yon bendi look tumndo anan ko yomitek igorto neu katunisietab look koyache kobwa kokwet nyokoboiboenji ak kwam amitwogik ak koboiboitu tugul ak kowek.

Loisetab biik en beek ak tiongik che menye bechotet kobo kamanut tugul. Yoche kerib en ortinwek cheterter ak cheter. Netai sikotililit oretab beek, komat kerchi tuguk cheu seleleinik. Tuguk cheu netisiek anan ko kiniok. Seleleisiek kogonu ngoyondit neo mising en tiongik chemengech cheu samakinik. Ngochut samakiat selele nekami beek ko nematian komee samakiandono cause manyoru kapuset ne yamat. Konetisiek ngebakach en barit anan ainet, kotere kou melit yowendi. Imuch bokorat komoswek cheter en melit. Noton nemuch koyai kobutak melinon komait sabarit ne kawendi en oret.

Keyatita chepto aketugul anan tibik koweche sobet ab lakwanon makou keny yukikiyotitoo tibiik ih ak kitun. Chepto nekakiyatita komakotesentai somanet motesentai sukul ndamun yekiyatita akwo sugul lakwanon kobokororechin iko akoibe ko kotomokotestai en sobet tomo kometo atebosiek chechang chekibo keny, konoton neyoe lagok chechang komakotestaa en sugul, lakwet ne kakiyatita ndamun kiyotito keboisien tuguk cheu rotonok anan ko wembeit kokokiwech komoswek kyik chebo siri makoite inendet koboiboenji ak chamanenyi kou yukitomo keyatita ako ngeyatita komuch kotumdagee korotik soiti konyumnyum kibeten sobet lakwanon

Bongonutik chetos kotoret bik chech en kasisiek kwak , aenge ko kechob kurupisiek en kokwotiniek en kurupisiek chotet kewirchinotege robinik, ingo bik pokol chemii kurupit non kecheng kele chito agetugul kokonu netian. Kit age koyoche en kokwet kiolchinot ge tuguk, Yoon motinye chito kouu kikombok, Yoon motinye chito kouu sanisiek kiolchinot ge ingenyor netinye kikoi robinik sikotoreten boisioni alak. Tuguk alak koyoche kechengange kokwet ingo neranik, ingo boisiek anan ingo chebiosok kial tuguk cheuu emaisiek ko emaisiek kotoreti yomi igorwek cheter ak cheter notoon yait kotinye chito igorta komo moyoche ibokosom en kokwet age. Yoche kosom en kokwenyin Ako mogioche robinik ine ndamun mi kurupit noto.

Sikobit kibakenge en kokwotiniek cheter ak cheter ko Yoon kanomge bik eut ako toreti ke, konamge bik eut ko tuguk cheuu yowendi lakwet Olin bo sukul imuche kab chi age komuche kocher rabinik che ipokosomeshanen lakwet koyoche kong'et kokwet kochangan rabinik che kisomesonen lakwonato anan lakochoto, ko noton koyoe kokwet ko kimit ako gaske chi tugul konyol yo kitoretke. Kit age neibi noyet en kokwet ko yomiten igorto nebo kab chi anan nebo kokwet tugul koyoche kobua bik tugul ak ki ba ke boiboenji ko kakichob tuguk che kororon cheuu amitwakik anan kukatach bik kandoindet nebo kokwet

Siko anyinyit ana kokararanit kobureito en olin bo kapkasi koyoche biik chi aketugul neyoe kasit en yuu ketegisgee akong'et chitugul kasit nekokikochi koker kole katar kasit nyin en sait nenyolu akoyai kasit komakitononji, kit age yan kabit nafas kitoror bik alak chemuch choton chon kikobur koik keny kitorori biik kisip oret nekararan nemakiboisien kokakicham alak kokakibakach alak. Kora ngosirgee biik oeng'u anan biik tugul en kapkasi koyoche chito nendochin kapkasi inotet ih kwo koker amatkoruchi komosta agenge yoche kokas chitugul yeng'ololdo ngo kayai makosa kemwochi kou kit nekayai ngo kamang' ololji ngo komie kikoshin bichon komie en oret nekararan

Yan kokirutechi komoswek ab kaa yuu ko sikokimit naet nekikuitos yekioitoo tuguk alak ih koyoche keker en agenge ak agenge kosir kemwoun kit akelein kiyoe kole akole ako kiotet komekere. Kit netaa kou yon kimoe kechob kekisiek koyoche iwe baka chiket yekichoben kekisiek akiborun tuguk tugul chenyolunotin matin kinetin amekere tuguk chotet amengen ot tuguk chotet ile king'oldoo ano. Kit age kora ko chito nekonu konetu konetisiet ab tuguk choton ngo kekisiek ngo chobet ab chaik koyoche ko chito nekikonai ako nekikoteben yoton kasarta neoo kot nematyan kokonu konetisiet nekararan en biik

Sikobit kotuyet en kokwet ak kondoik bik cheuu kirwokindet Yoon katil tuyeet kong'et komut bik kondoik cheechen chebo wodishiek ko kandoik akichek koker tabushek chemi kokwet kouu Yoon rorunotin bek kouu Yoon matekotin sukulisiek akobiit akichek vikab kokwan noton komuaita tabushek kwok cheter ak cheter Ako mwaa yetos kiibchin ndo wolitik anan kinyoketoret. Kit age neibu kibakenge ko kasarta nongi chokuani kandoik kong'et kechakuan kandoik chebunu kokwan noton ak kokuitos Ako yamwa kandoindet kole yeokonon ng'echaerani ayaiwok kit neono koyoche ko tuun kibuotyi kandochoton kotomo koistake en ng'echeret anan kobek kasarta nyuan.

Koron Yoon imoche iuun tuguk koyoche komi beek kukende kirasiek konyil aenge cheter. SI inomen tuguk che umoisiek ak kechikoik, ko yeiunen bechu tai ko chemuren choto ko yekoounen umoisiek bechu tai iende ireuun koba chekichuruktaen ak yeitia inde yeking'abunen. Nebo oeng iuun ikombok, iuni ikombok inomen bechu kamuren yeitia ibechurukte en yuun aginde ibeng'abu en yecham keng'abunen. Akinam inyoon bokulishek, bakulishek koyoche itinye kit nekisiten sikocher mwanikab amitwakik che kakibelen yeitia kaitar isite icheru ibechurukte yeitia ing'abu kora nebo mwisho soburonik, koyoche itinye kit nekim nekisiten yekaisit soburonik koyoche ichurukte konyil somok SI ko cher murindo ye kaitar ichen kit ne uu ingokiet ak ius

Kosipgee ak pichait nemii yuu koboru kasorwek chukibo keny, kasorwek chukimiten chumbek kibendii biikab biik chetuen ih bokoyoe kasisiek en chumbek sikobit kelipan, lainit ni kakibangan en ireu ko biik chekakoyai kasit. Chumbek kokiliponi biik kotiengei ak kasit nekeiyai ako kora chumbek kokimokoriren biik chetuen, biik chetuen en chumbek kokimokotinye komonut missing noton kiyoe kasit icheket neo akibalkeliban rapisiek tuten. Bichu kokinde kopangan lain en asista koboru kole kochokonso anan koyobu kasit ako chumindet nekatonon en taban yun kokochin ichek rapinik

Tienik somoku chemi en kokwet ko cheuu chelele, koririo ak ne kile Vickybrilliance. Vickybrilliance kotinye tienuokik che kororon che chame bik. Mi tiendo aenge ne tinye nekikuren wababa konee tienotonn kotinye kosubik chechang inei inigas akot kition Yoon kebur itulian. Tieniton kabisa ko konu konetisiet ak kotikonet neo en tibik choon en tibik chon tokomengechen. Inetei ichek kocheng robinik che chechuak amat ko tegemeanen bik che elet koite keboisien icheket en ortinuek chemo kororon akotoyen sukul. so tienuokik kab tienik chu en tugul ko kororon tugul Ako chome bik chechang noto neki kosirto chelele kotinye tienuokik akichek che chome bik kosir. Ndamun ki inendet ne kiinete tienik chuigo che mengechen kosub tienik chuton laindab chelele Ako nguni alak ko kokotien itai konaak amen lukaitab kipsigis kiyo akot kora en kabilosiek alak ko chamat inendet.

Komosuek chikiko noren ingoraik koyoche komat koib kasarta netian komakiunen yekokiune en amut ndamun yomeche kemwet ingoraik koyoche kotilil koroatet kit age kotienge yemii ingoraik at komi kot neoo buiweet koyoche kiun koroan kikonoreen ingoraik sabarisiek negit somok en wigit . Simaimurit ingoraik ago kiune korotuen choton komaibe kasarta netian. Imuch koib kasarta nebo sait agenge aitia kema en yemii asista anan kecheng ingoriet ageuse bek simaituanit ingoraik Chuga tililen